Maũndũ marĩa bataire kũrora ngĩcagũra gacaũ nĩ maũndũ ta maya, no nginya menye gacaũ kau nĩ ka mũhĩrĩga ũrĩkũ, tondũ kwĩna tũcaũ twa nyama na gacaũ ka iriia. Arabu ndacoka ndamenya nĩ ka iriia, ndore ũrĩa kahana, ndore ũrĩa mũgongo wayo kana gakinya nĩ hĩndĩ ya, kauma hĩndĩ ya gũkorwo nĩ gacaũ gatuĩke ng'ombe ya iriia, kana mũgongo wako nĩ ũkũhota gũkuua nyondo cia iriia na ningĩ ndore magũrũ, ndore rangi, ndore kana nĩ kena afya njega, na mũkamo.

Njĩra iria cirũmagĩrĩrwo mũno kũratha uumithio wa indo cia ũrĩmi, ũkoraga rĩrĩa nĩ njĩra ta ici ũkoraga rĩrĩa mũrĩmi arenda kũhanda irio abiitha a ũrĩmi nĩ mokaga makarora tĩĩri wake, makarora nĩ mwega na ona mbegũ iria akũhanda mũgũnda-inĩ wake makarora nĩ njega, na ona ningĩ rĩrĩa mĩmera ĩyo ĩgũkũra ũgakora mũrĩmi nĩ egũcagũra kana agũcihũra dawa kana nĩ kũrĩmithia na rĩrĩa irio icio cĩakũra agacitwara thitoo iria cikũigwo thitoo abithaa nĩmokaga makaũga ũrĩa cikũigwo itigathũke na iria ningĩ ciratwarwo makambũni-inĩ kana andũ marathie gũcirĩa nĩ ciroragwo nĩ rũhonge rwa KEBS nĩgũo rũrore kana irio icio kana nĩ njega kana nĩ thũku.

Ũrathi wa rĩera nĩũhotithagia arĩmi kũmenya rĩrĩa mbura ĩroka na rĩrĩa ĩtaroka. Ũrakora rĩrĩa mũrĩmi arenda kũhanda kĩndũ nakĩhande atarorete rĩera, rĩera, na tuuge mbura yage gũka riũwa rĩũke rĩi rĩingĩ, mĩmera ĩyo nĩgũ, nĩĩkwaga gũkũra na mĩingĩ nĩkũũma ĩkũũma na hĩndĩyo mũrĩmi nĩegũkorwo athiĩte hathara. No rĩrĩa mũrĩmi aikara thĩ arora rĩera kana athikĩrĩria thĩiniĩ wa matv na maradio ũrathi wa rĩera ũrĩa ũrĩ norĩa mbura ĩgũũka kana nĩ ya kĩmera kana nĩya kũrehe kĩndũ ta gĩgũ, iguũ, mũrĩmi ũcio nĩahotaga kwĩ, gwĩbanga namenye kĩrĩa ekũhanda na kĩrĩa atekũhanda.

Ĩĩni ithuĩ arĩmi nĩ tũbataraga uhoro wĩgĩa rĩera nĩguo tũhote gwĩbanga wega. Rĩrĩa niĩ ndĩ ta mũrĩmi ndĩrenda kũhanda mbembe cĩakwa nĩ ndĩramenya mbembe cĩakwa ciĩ gũikara mũgũnda ihinda rĩa mĩeri hakũhĩ ĩnana. Rĩu mĩeri ya mbere ĩrĩa ndahanda mbembe, nĩ menyaga mbembe ciakwa nĩ cirenda mbura nene na ingĩhanda mbembe icio itarorete rĩera wega menye atĩ rĩera rĩrĩ rĩgũka mweri-inĩ wa mbere hande mbembe ciakwa rĩu nĩguo mbura ĩyo ya mweri wa kerĩ kana wetatu yuure nĩguo mbembe ciakwa cikũre wega ndaga kũrora rĩera ndikumenya ũguo. Rĩurĩ rera nĩrĩtuteithagia nĩgũo tũhote kwĩbanga wega rĩrĩa tũrenda kũhanda irio citũ.